Iwendi nyiyatei mainget pet itinye ingoroik chekiboishe simautin segemik kongumetinye ikany akoi kemoi iboishesisto netindoi arusta sikoyon segemik simautinakicheru kumiandonotok in moinget akinde indoit ikiker akiibu akoi gaaakiker kounotok simabwa segemik koutok

Mito kabichek chemi imbaar chechsng mising ako mi chito netununi eng sang nebo toroktet akomi chito neikwerie toroktet akomi chemi let nebo toroktet, toku kole kesei bichuuto kabichechuto asikoip sokwet nyikwalda.

Ndakakotar chito class eight anan ko form four kochute sukulit ne kikure vocational training college, ndait yundo keneti eng araek loo, ndatar araek choto loo kotoi kwoo kasisiek ak fundiinik che kikotekso koek keny.

Mito tuguuk chekirut eng beeko ako mamito ngungunyek beecheto, tuuguk kora chemuch kele kamil chii ko samakinik cho che lelach ako piriren, ako kawaida kokocham makikerei samakin cheu cho.

Kererchini traktet keringonik che kikoljin nganukchotok. Kekany anyun arawek somok agoi ang'wan kokakoyam kekes, konyo traktet nekegure chepkeseit nyo kokes ak kewich keiib agoi olenyikechobee beek chebo nganuk.

En tai itonii bankit no toindo members che chang ikonoren chepkondo amun inge ile moroisi kolule ,koraa into bankit nemiton ole inekit yoton imenyee.

Ndakilipana rabisiek chuk ko kakobeek arawet, nyaandeni rabisiek chuk benki. Ko cho angen ale mokoi abaisie baadaye andeni Mpesa, sikoi ko rahisi acheru.

Kimoche photocopy nebo kenya revenue authority pin ii, kora kemoche photocopy nebo kipandengung ii ,eng bankishek alak komoche akot siling bokol aeng ii, ko alak ko matamokekiy yo imoche iyaat bankit.

Korok atebe beit ab kipsongik. Nde kakomwawa alechi machutkei rapishiek chotok kakowekwo ak beit notok kakomwa.

Bankit kotoreti bik kogonoren rabisiek si magichoren, ko simoit ko tareti bik abogora amun ii boisien bik o chechang kongalalsot ak bik o cheloen ii. Kora ko simoit kotareti bik kokonoren ropisiek eng oret ne kiguren Mpesa anan koyakto anan keyakyi eng oranotok. lakini ndait any lupanetab simuit ko tap komi barak missing

Ngero bik chayonati tiongikab tumdo komache kobar ii, kebirchin simoit bikab Wildlife sikobwa nyogonan bichoton ak keba nyikiruokyi bichoton simatokoketyi ngalechon.

Yo kabet ropta eng kasarta noe anan kokosan temindet ii robosiek che kaalen keswek anan ko ngem kutik tuguk eng imbaret kokanyei kotil ii oretab temisiet mising.

Atemisyei ak ateme mising ii kipsongik ak bandek, ko ndaalde kipsongichoto ak bandek anyoru robiisiek cha boisie, kora aribe nego ak tuga, nechoto ak tuga kotoreto yo kaalde anyor chepkondok cha boisie.

Imuchi kobangan biik ko betut nekakituyo en kapjii ndait betut noton ketuyo tukul ak kebaa nyokicher tyokik choton menyee karibu ak oinet tii ak kochafuani beek amun ikochafuana beek choton akoe biik komuch komionyoo biik komissing.

Amu mengech sipitalishekab kokwet ii, komi daktarisiek cho yochini first aid ii, kemut anyun eng ambulance ketokchi sipitalishek che ooen nyiketoret eng yundo.

Kasarta ne mingin missing ne imuch owo anee sipitali amun korom sikonaman mmiondo miising, ako yon kanaman miondo ko labda nebo tingoek kityok koyoton ole imuch onyor gee kokowe anee sipitali konyo kenyayan tingoek kityok.

Amun sipitalishe chebo serikali en kenya komokiliponi chepkondok ,ko chebojii keliboni chekondok chechang missing ako moimuchi bik chechang en kenya kolipa chekondo choton kimoche en sipitallishe chepo chii.

Moboiboenjini anee akere borionoton miton an tieonkik ab tumto ak kobotik amun akoi kebar tionkik ak tumto ndo kebarar kigoo sasa en kerenyun okere anee ale suppose kobwa bik ab wildlife akorib tiongik choton komabwa kongem tukuk ab bik en imbar.

Morahisi inyoru kanyoiset ne kararan eng sipitali nebo kokwet ii, amun ngiwe yoto kocham komomito kerchek che chang, sasa agoi keserun ii sinyeal eng gorik che kialdoe kerchek.

Korong itonotonii tuku chuton komengekitun koron itik kitunguuik ak inde maat ikarankan nii, itik nyanyiguu ateshi kitunguik choton mii maat ak inde kii tukul cheionyoyi omitwoki oritii koron iibu tukuk chutok koketonaton nii inde maat akotepso takikaini taman ak muut isutu.

Mito ndenguk ii, mito bandeek ii, mito kora marakwek che terter ii, mi mchelek che terter ii, ako tuguchu tugul ko kikinde guniok ii, si nyikealdochi kastomaek , kora akere kitunguik che kikinde boksit.